Koi sigindet ana ko ichito netindoo look chemengechen cheimuch koker scrinishek anan television anan simoisiek kit netaa neyoche iyai iker ile kekochi saisiek tuten anan kelimiten anan ikeren wireless fidelity anan ikeren tuguk choton cheimuch koker ak itya ilimitenji time ker kora ile saisiek chechang ko cheyoe look ko cheurerendos ak chetakomengechen ak itya ko saisiek alak cherube anan chechang kora koyoche iker ile koboisien kosomonso anan koboisien koyai tuguk kwak ko cheurerenen kora kit neimuche iyai koisigindet iker ile kekonu rules anan kearorchi amunee sikoyoche konam kityo imuch en weekends en saisiek chetyan sikoyoche kityo ngoker scrinishek choton ngamun imuch kobar konyek ako kora imuch komoik active look ih ako kora kowestenjin time neoo nekatosomonen anan nekato urerenen sikoik active akilisiek

Asiigu chito neimuch koput kitaa anan ne imuch kopir tiramisiek, koron ngomnatet ne yache imakyinige ko yache koichito nekigonetke olegibutito kitaa amun kingen kele kitaa komakit neimuch koput chitugul. Mache chito ne kigonetke en kasarta. Kora ko yoche imuch itindai kitaa, itindoi tuguk choton che kipire koyache ingen tunusiek che icheru kit agetugul.

Piik chetindoi mungaroshek ama piik che rononi mung'aroshek chemengechen ana chenyorchingei kelchin chetuten en betut koi piik cheoldoi ng'wek mama mboga ak chebo bodaa ak alak akot chebo kandishek ko lenyorundo ropinik cho kuimuch konde rapinik sacco si karon kande ko tuten tuten ko karon kaba kosom sacco komuch kosom rapinik akityo keteshi Ako ndamun tam kokonoren sacco noton en yuto koimuchi kotes mung'aret ng'wan ana koimuch koyai kiit nebo komonut eng rapinik choto Kiko saven en sacco.

En iyeu kegere biik cherwoe. Kigere en iyeu kora chito ne amuche ale tot anai ko inoni ne indoe. Inendet ko Kipchoge Keino. En ireyu atinye kamanut ale wendi kopelisie inendet en rwaiyani amu angen ale inendet kotam ko champion en chekirwae che kikuren cross country

Kasit neimuche kotoret bik chemengechen en kokwet ii korong koyoche inai ile inyee koingo en kokwet oinon anan elemuche iriptekee en kokwet ii elemuche inyorjigee keljin ii tuguk cheimuche imin ii, elemuche isebende rabinikuk ichut sakoishek chetesetaa en kokwet en yoton koimuche iyum rabinik cheyomotin inomjikee mungaret nenoton ii , koraa kit neyoche kinet bik en kokwet ii chemengechen koraa kokoyoche kotepchi kee anan yeyoche kotelejindoido kee eleyoche koyandaa mungaroshek chemengechen ak itio koyan kole en yoton konome choton chemengechen kobendi koyechekitu ak kit en betusiek chemi taa.

En ireyu kekere bik chekotelelso akomiten tuguk chenome anan miten tuguk chekokobol kit nekimuche kekere en yu kimuche keker en yu bik chekokobol yuguk anan tuguk chekokobol imuche kokerichek chebo kipkaa tiengee ak elekeboishoite imuche isiten kelek ,kikere kakeswach ako chang chemiten ngweny anan chang chekakoteitetaa kee chemuche ikwou en ngweny koikere chitugul en yu kikere ni kotelel korubkee pichait kokanam tuguk chechang nea en eut.

En pichait nekokiboruech kekere kwondo anan chepto nekoribis kayat karit tai o kikere koribishi karit akotindo spanait nekiyotishen ,kit nekimuche keker en yu ngamun kikere kailach apronit nekokomurit kemuche kekonkluden anan kenai kele inoni ko chito nekisomonji yaeyab karishek kou en kit neyoe anan kit netoku kokanam ak kokoribishi kariniton ko miten elekayai en kariniton ako inendet koyoe kit nekimuche kele tesetaa en yu kikere kwando nekisomonji ngalekab karishek anan ko nekayat karit ako imuche konai inendet kole nee kit neyaa en karit ak koyote koker asikochop.

Kikere chito nemiten imbar nekokobol mogoishek chechang ngot missing' kikere koraa komiten biasinik chemi taban inoni kokotok kele inoni kochito neminsee anan inoni ko a farmer anan kochito temindet kit nochomen chito temindet anan yon keelewan anan yon kenai akobo temishet komokoi, inyorjinigee keljin neo missing' ngamun kingen kele elemiten rabishek chechang missing' kosir okot yon kakisirin anan yon igonye rabinik , yekerikuye elekimindo minutiet aketugul ii tuguk chemokyingee ak arawet nekimine koimuche inyorjigee keljin neo missing' ako memuche inyorjigee hasara aketugul.

Kikere bik chebute bandek ak kobonyi elekiyoito butishetab bandek ii kotiengee chi ak nekobo bandek anan kit neu emet kasaraton anan komosta neimiten, en korenyon elekibutito bandek komiten konyil oeng imuch bik alak kobute bandek ak itio kobaa kobutote kityok bandek ak kobokotote mobek koteleltos asikenyonkeyechi tugaa, bik alak koimuch koyeb mobek ak itio koruruch, koruruch koik tulonok anak koruruchot en komoswek, komoswek asikenyon kebut bendek bik choton sikebut bandek kwagenge, anan kimuche koraa nekotokiruruchote kondo bik alak terekta kounoton ii ak keib kobaa kaa asibokebut en bii ak itio kikochin bandek asikobit bik chue chuton chu choben kouniton kobik chemoche komin anan bik chemoche kotem imbaret.

Eng pikchait ne kakikonech kekere askarik che Kailach uniform che terter kigeren komiten chiro nekakinam kora akegeren komiten cherwoei eng taban kegeren sirik ab lokoiwek chebo pichainik let nemuch aaror eng Yu kemuche kele nitoni komuch ko chiro nekaindochin chemarget, chiro nekachorso anan komitei kit nekayai chichiton kokiger ale kanamda askari chuto bo uniform akegeren ale rwoiton bik Koran chebo kameraishekanan chebo sirik ab lokoiwek komuchei kearor kele kimachei keker anan kimachei kelil asikeborchi bik kit nekatestai

Television eleimuche kowekto konyek yon keker inyil anan yon keker soiti ii koraa koimuche kowechin yon keker iriklji anan yon kiten anan yon keker iborji kee isoman en kila kila isoman tuguk chakakisir en television, television elemuche iripte konyekuk iker ile yechen ngalek ii moniker saishek chechang imiten television ngamun en yoto koimuch kostrenen konyek ak koyai konyekuk kowechok.

Eleimuche konyorundo anan eleimuche kosomdo bik rabinik en kokwettemij anan chemungaraishek anan bik tugul en kokwet rabinik ko bik kokikoker kole eleimuche konyorundo rabinik anan kosomdo rabinik kokikoinvesten chechang en sakoishek cheterter, en yuton yo tinye kewelutiet aketugul anan uindo aketugul kobendi sakoishechoton ak itio konyorjigee rabinik chemokyingee kotaa kikotoret, koraa ngamun konin yoton discipline anan konin koraa irip rabinikuk yekeseben en yoton asiicheru kityok yon imokyinigee.

In iyeyu pichait ne kakikonech kekere certificate kakisir kele certificate of registration of business registration number, elekiwaldaitakei koroi en kasarta ko kikeker kele certificate kimuche kekonin kityon kotienkei ak business inoton neimokchinikei anan neimoche iyai, certificate ake tugul ak business ne iyoe, kotienkei ak rabiinik ako tienkei kora ak chito neyote business inoton, ngamun en yutoin ketilun certificate ne terter makoi ko kerkei akoi en rabiinik che kiliponi kora komakerkei kotienkei ak business ake tugul ne yote chito.

Prince Hinda ko kingen ko tienindet ne oo kot mising ne kikotien ak piik che chang anan ki ko collaboreten ak piik che chang, akoi ko alak ko okot chematieni chebo secular, ki kotien ak piik che chang kot mising akot national singers cheu ot Bahati, kora kingen kele Prince Hindah ko chito nenaat kot mising en olinywan kotieni tienwogikab secular ako inendet ko kikoek tienindet ne oo kot mising, kingen kele inendet ko lemindet ako kingen kele kikotien tienwogik che chang kot mising.

Tukuk chebo komonut chekikere en yu kekere korong biiki kikere kora kiit nekakisir en barakyat kele help so kiit ne omuche amwa ole bo komonut ko iyeyu ko ele somen biik loan anan ko elenyiten look ab sukul help nenywanet kosomen loan, kora tukuk chekikere chebo komonut en yuu kekere tukuk obisisiek anan kikere biik chekotobot che toreti biik en taban anan chekonin ele yoche inyititaite tukuk choton.

Kit nemilebik netai neakeree en yu ko kikeree tuga chekibutyin amitwagik Kit nemilebik kekeree Kole tugaa alak kokayumak amitwagik en oleyamishen komiten chematinye gii matinye amitwagik alaktugul en oleyamishen koraa Raa kegeree Chito neibe amitwokik Koba kobune yoton yelemiten tuga chemanyor amitwokik choton anan chematinye bkit neyame o kakosir yoton amaigochi amitwogik alaktugul